Irio citũ rĩ, citiganĩte mabataro maitũ mairio ta bũrũri, na arĩmĩ mangĩenda kuongerera umithio no meke maũndũ maya. Rĩa mbere rĩ, nĩ kũhĩmbĩria njĩra ingĩ cio ũrĩmi iria cia kĩrĩu, tondũ hena njĩra cirehetwo nĩ andũ cia ũrĩmi iria cingĩ ingĩhia irio. Rĩa mbere rĩ, nĩ kũrĩma no ũmenyi, ũmenyi wa mĩmera ĩrĩa mũndũ arahanda. Ta rĩu mũrĩmi no arore one mbembe citigũĩka wega kĩambĩrĩria kĩa mwaka, no nĩ cigũĩka wega kana mamera nĩ mekũingĩha gatagatĩinĩ ka mwaka. Koguo handũ ha gũcirĩma kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka tondũ nocio enacio rĩ, eterere gatagatĩ nĩgetha ona acihanda rĩ, maumĩra makorũo me maingĩ na mamũteithie. Kĩndũ gĩa kerĩ rĩ, nĩ kũrora harĩa arĩmĩ marahanda irio ici, tondũ tĩri nĩ ũthiaga ũgakinya handũ, ũgakinya handũ ũtararuta magetha mega. Koguo hena andũ mathomeire ũhoro wa ngirigaca, mangĩteithia arĩmi gũthima tĩri, kuona kana tĩri ũcio rĩ, nĩ ũkũruta mamera marĩa mabataire ihinda rĩna.

Harĩ igana-rĩ, no njugire ta mĩrongo ĩtano hau, tondũ mũgũnda-inĩ wakwa nĩ handaga mbembe, ni handaga waru ngahanda mboga, ngahanda matharũ, nĩ hakoragũo na indo ingĩ ta itũngũrũ, itungũrũ gĩkĩ kĩa mahuti, nĩ handaga ndania, ni handaga matunda matunda maya ma thakame. Ndina kamũgũnda kanini no nĩ ndĩkagayanagia ũguo nĩgetha hande indo ici ciothe. Kindũ kĩrĩa kĩho kwa ũingĩ tha ici-rĩ nĩ mboga tondũ mboga nĩ ireka wega, andũ nĩ maragũra mboga na ndathiĩ kũhanda-rĩ, kũhanda gũkũ-rĩ nĩndoraga kahinda ka mwaka ngona nĩkĩ gĩgũĩka wega kahinda kaigana o ũna, no kĩndu ta waru-rĩ, waru mĩeri ĩtatũ nĩ cigũkorũo cingũrũ. Na kũndũ ta Nyandarũa waru ti thĩna, koguo waru citirĩ thĩna cikoragũo ohĩndĩ. Mbembe nĩcio ndoraga na mboga nĩcio ndoraga mũno mũno mũno, tondũ mboga imenyagĩrĩragwo ociahandwo, o cigĩkũra no nginya ũrore mboga mũno koguo mboga nĩndoraga mũno. Matunda maya-rĩ onamo no kahinda ta maita merĩ mwaka, íĩ.

Kaingĩ niĩ ndĩaga irio cia mũciĩ, kũgũra irio nja no, no njuge ta rita rĩmwe wiki, no gũkorirwo gwĩ kiuma nĩtwauma kanitha twagerera handũ, twarĩa waru kana kĩ no maita maya mangĩ mothe-rĩ ndĩaga irio cia mũciĩ, tondũ nĩ handaga irio, cikĩrĩ hau mũgũnda-inĩ ta matharũ nogũthiĩ gũtua matharũ, mũtu nĩ mũthĩe ngaruga gakima na ngarĩania, indo ta itũngũru ũguo ndĩnacio hau nja koguo nogũtua, na indo ingĩ iria ingĩrĩa-rĩ ciĩhau mũciĩ tondũ kaingĩ ndĩaga ngima, ngarĩa matharũ, rĩngĩ nĩndĩaga gĩtheri na gĩkoragwo hau mũciĩ no gũtherũkia tondũ nĩ handaga nĩ handaga mboco na ndĩna mbembe koguo cirĩ o hau, koguo no gũtherũkia igatherũka wega, ũkarĩa ta maita merĩ wiki. Mucere no ngũrire na ndagũra ta rĩmwe mweri, ndagũra kiro ta ithano ũguo, icio ni cikũigana. Koguo kaingĩ niĩ ndĩaga mũciĩ maita maingĩ mũno, rita ta rĩmwe uguo wiki nĩguo ndĩaga nja, na tikũrĩa irio o ciothe, no anga irio cia mũthenya ũguo, no kaingĩ, ndĩaga mũciĩ.

Ũngĩrora irathi cia mũtũrĩre, he kĩrathi kĩa igũrũ, he kĩrathi gĩa gatagatĩ na he kĩrathi gĩa thĩ biũ. Andũ a kĩrathi kĩa igũrũ kũringana na niĩ nĩ arĩa matarĩ na thĩna wa mbeca, andũ arĩa oko nĩ mũcara no mũhaka mekũona, na ti kamũcara kanini, nĩ mũcara we mũnene. Andũ a kĩrathi gĩa gatagatĩ rĩ, nĩ kũgeria maragerania na maica, kamũcara no one, kana age kũona kana one ũmũthĩ, rũciũ ndakone, koguo nĩ mũndũ ũrang'ang'ana na maica. Andũ a kĩrathi gĩa thĩ rĩ, nĩ andũ ũngĩkora o na matirarĩa maita matatũ mũthenya, no arĩire rita rĩmwe o kĩrĩe ekuona, ongo nĩ irio cia rũcinĩ ona wika no cio ekũrĩa, ongo nĩ cia mũthenya nocio ona nocio ekũrĩa, ongo nĩ cia hwa-inĩ nocio ekũrĩa wika, koguo mũndũ wa kĩrathi gĩa thĩ rĩ, to mũhaka arĩe maita matatũ mũthenya ta mũndũ wa kĩrathi gĩa gatagatĩ kana wa kĩrathi kĩa igũrũ, koguo andũ aya a kĩrathi gĩa thĩ rĩ tonginya marĩe irio iria ciĩtagwo atĩ cikoragwo ciĩna mabatara mothe ma mwĩrĩ, marĩaga kĩrĩa kĩho, koguo mũndũ ũyũ no arĩe gĩtheri maita matatũ wiki. A kĩrathi kĩa igũrũ arĩe kĩrĩe ekũenda.

Andũ a nyũmba yakwa kaingĩ marĩaga ngima, makarĩa gatheri, makarĩa mboga, makarĩa mũcere ona gũtuĩka mũcere ti mũno. Na gĩtũmi gĩa gĩkĩ nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ a kĩrathi gĩa gatagatĩ. Kwoguo ũguo nĩ kuuga nĩ tũgeragia mũno tũrĩe irio maita matatũ mũthenya, irio cia rũcinĩ, cia mũthenya na cia hwaĩinĩ. Kĩndũ ta gatheri rĩ, ti kĩndũ kĩna thogora koguo nĩ kĩndũ ngũhota kũhe andũ a nyũmba yakwa na ndĩmahe ta maita merĩ wiki. Na kĩndũ ta ngima rĩ, no mũtu ngũthĩa na onaguo ndũrĩ thogora mũnene. Tondũ nda ndathĩa mũtu tuuge ta wa wiki igĩrĩ ũguo rĩ, ũcio nĩ ũgũtũtindĩka. Kamũcere no tũrĩe, njuma kana tũrĩe kiumia nĩgetha tũhote gũcenjia mĩrĩĩre. Kwoguo, ningĩ matiendaga, indo citarĩ cia ũrĩmi mũno, indo ici kũgũra nduka, kwoguo irio irĩa ndona ta cirĩ cia mũgũnda nĩcio imakenagia. Kwoguo kĩu no gĩtũmi gĩa, gũtũma marĩe irio ta icio, ta gatheri ũguo na ngima na kamũcere, tondũ no andũ marakũra.

Kĩũria gĩkĩ nĩkĩega mũno, tondũ ndarora ndona ta mahũthĩra maingĩ ma mũcara wakwa mathiaga harĩ irio-inĩ. Tondu nĩngeragia mũno, nĩ ngeragia kũrora kĩrĩa tũrarĩa mũciĩ na ngageria mũno nĩgetha tũtikarĩe kĩndu kĩmwe na nĩgetha tuhote kũhũnia mwĩrĩ na tũhote gũcemania na mabatara ma mwĩrĩ ma irio. Koguo nĩ ngeraragia mũno kũgũra nginya tũ matunda ũguo na gũcenjia mĩrĩre nĩgetha andũ a bamĩrĩ nao makũre matarĩ na thĩna wa mĩrĩ nĩtondũ wa mĩrĩre. Koguo gĩcunjĩ ta mĩrongo mũgwanja gĩthiaga harĩ kũgũra irio na harĩ kũgũra matunda, kũgũra iria, koguo rĩrĩa mũcara wa cererũo tũtirĩaga wega ingĩringithania na rĩrĩa twĩna, ndĩna mũcara, na o hau rĩ, kĩambĩrĩria kĩa mweri orĩrĩa tuoima kũrĩhũo nĩ tũrĩaga wegega ingĩringithania na mweri wĩ gatagatĩ kana wĩhakuhĩ gũthira. Koguo mũcara wĩho-rĩ, nĩ tũrĩaga wegega gũkĩra rĩrĩa itarĩ na mũcara mwega.